Haha ũmenyo ũrĩa ũrabatarania nĩ ũkorwo wĩna gĩthomo gĩa gũthondeka maitho, na ũkorwo wĩna indo cia gũthima iria imurikaga, na ũkorwo nginya wĩna ũmenyo wa ndawa, iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũnyua.